Ee ore ena naa olturrur le loshumieki iropiyiani le safaricom oji safaricom sacco naa indim oltung'ani atipika iropiyiani ingero omingero, nishum iropiyiani kila olapa ore kila musho olari neori nena ropiyiani, faida e nena ropiyiani tenkoitoi tenkarna naji dividence peetumokini, neya oltung'ani terisioroto wentoki apa naisefa ashu natushumaka kewon.

Ee ore ena naa eramatare oonkurueyi, ore nkurueyi embaye naitishipisho toonkurueyi teramatare enkurue, naa ore enkurue naa keisho oleng neeku eninyiang'u enkurue nabo neyiu inkera tomon nekisioki ayaki faida neeku ina dupoto enkurue naa ina embaye naitishipisho teramatare enkurue arashu inkurueyi.

ore imposhok teniyieu niun naa ilo terishata enchan naa ilo enkaji olduka le agrovet ninyiang'u seedlings arashu irnganayio nilo olchamba nintobirr enkong'ota nirem enkong'ota niturr ingumot nintalam toomitai uni uni nitumoki atipika nena seedlings inonok ashu ina peku enye nintemoo nianyu metubulutu.

tenadol ena baye naa enkare epikitay olchamba temashini ee drip irrigation ore ena naa empikata olchamba enkare naake ore indamunot nadamu naa keeta gharama amu kiitaji iropiyiani kumok pee atum ina mashini napikieki olchamba enkare neya ore sii esidano enye naa kebukoki enkare ewueji sapuk terishata kiti.

ore ena tenadol ena bae naa kadamu ebae olchani leyu pilipili, naa ore ena naa pilipili naa kepiki edaa tiropil sii.

ore ilarin ootulusoitie naidipa sukuul aisume, nayamishe naing'orr natum inkera natubulua niaku ataasa imbaa kumok oleng toolarin ootulusoitie anoto inkera natipika sininche sukuul naitotio neton aing'orita, naibung'a intoiwuo aitobiraki neeku nena baa ataasa.

ore ele naa ormatundai loji ornanasi naa keuni temukunta naa keeta irkiku oleng neeku, neeta endaa namelok oleng neya muda naado peeku naa teneyieuni nekesuni naa kepuoi nitumiay orpanga arashu ae arashu olalem peedung'i nitaini lelo kiku lenyenak peyie etumokini aatekesu netumi, neeta enkare namelok oleng ormananasi.